Kore ana naa mpeguu endaki kunini telshampaa atuwaa skumaa, spinash, onkulie kumok keisapuk ana siai tenkopang' amuu keikumok laturok lolshampai lowun kuna pukai naa keinyang'u shi awun tankatai enshan olokordu sii nkaree taseriak nataana apik amu ndaki kunaa nayaa muda kinii tonobuluu keisupat anaa bai amuu keing'uraa lopisanii lolshampai biotishoo yana peguu keisupat teneun ltung'ani amu keataa ndaa supat neishoo sii ltung'ana lkazii amu kore teneun ltung'ani mpukaa sapuk nemir notum ropiyani.

Kore tene naa ketii ntomononi naaripita nankaan. Keeta sii ninyee mashinii naripishereki. Keileo ajoo keeta ninyee ng'eno naasishere tana mashini e naakan. Kore baya tana sii ng'eno naeyeeri pee etaa ltung'ani naa poo oloo sukuul etuum ng'eno naing'uaa mwalimuni, poo otuum ataasishore ena mashiin. Kore sii nkaai naa keyaari neeta ltung'ani ena mashini poo otuum aifundusore kila ng'atai mbaaka meteiyeloo ele siai. Kelele nkutumiaroto enye amu tana eeta ake mashini, nieta nankaa niriip nieta sii usii nairipishoroki nankaan niyeloou haraka.

Kadolita nkardasini e fertilizer, nadolita sii lkigerot lotuwaa pink, box close west cost seed oo stock kadolita sii soote nadolita sii mpakitini aa kajo kore mpakitinii naa nalantarara tanaa sii ne fertilizer.

Kore ntoki naitishipisho tana siai naa nkini kataa eitumia ltung'ani teneasishee ana mashinii enkikenaa aakore ana naa nkutumiaroto e calculator, kore ana bai naa meyaa nkataa kitok tiniasisheree keretu ltung'ani metaasa nkikena kitok tenkata kinii.